Tijni ok timre kuma antiere nimar olemo ni yudo joma pidhe aluora mara ok yot kendo en olemo ma yudo ng'amo pidhe tek ok oyudre egwenge ma antiere kendo pok anene.

Gini nikod nengo nimar yude ok yot e aluora kuma antiere kendo en chiemo ma yudo tek kendo chiemo ni en chiemo ma joma chame thoth joma chame gin joma chame anyalo wacho ni gin jogo manigi yuto mamalo kata jogo manigi mwandu mang'eny kendo ,chiemo ni en chemo manigi ndhadhu kendo en gi madini mang'eny mokelo e del .Mano tema miyo gini kata chiemo ni bedo manigi nengo ahinya e aluora kuma antiere.

Gima biro e pacha ka anono tijni ni en tich mar pur kendo tich mar pur ni gik gik miluong kute ma ketho alode kata kute kute manyalo ketho cham odonje a lot ni kendo oketho alot ni marach ahinya, kendo ma koro dwaro ni mondo kute gi omany ne gi yath kata omany kaka iloso wach gi mondo gima chal kama kik chak timre ne alotni kendo alod ni onyal yudo kako nyalo nyak maber monyalo kelo yuto maber ne wuon go mopidhe.

E kinde mokuongo manatimo tijni ne ayudo nyak maber kendo alote na mane apidho ne otimo maber nimar koth ne nitiere kendo lowo ne nigi manyiwa moromo. Kendo alot ne nyalo yudo chiemo maber kendo ne ginyalo dongo kata ginyalo nyak maber mana yudo nyak mar alot kedno natero gi e chiro ma ayudo pesa maber.

Tijni ka atime maber kendo ka a atimo gigo mowinjre mondo atim to abro yudo nyak maber kendo abro bedo gi yuto maber bang'e ka bro tero yuto mara e chiro kendo ayuto abro loko nyak mayudo kendo abro bedo gomenda moromo kendo omenda no manyalo konya e dak na kaka dhano.

Ma en alot makoro kendo kute osemako kendo kute dhi ketho ngima alot ni. En alot mar boo kendo ma alot ma timo ga maber katobedo ni katipidhe kuma chieng' rienye matek ahinya to pod obo ma timo maber. To koro ka gisani aneno ka kute omake kendo odwaro mondo ogone yath ko koka oyud kaka dotiek kute go kendo oyud nyak maber.

Gimabire e pacha en ni ma en tich mar pur ma ok orit maber nikech ka aneno alot no alot mar boo. Kute oseketho dende kendo en alot ma koro onge giminyalo time, en mana alot ma koro onego bed ni ipudho oko kasto wuon puodho chako pur manyien ka en gi chenro mag goye yath kata mar kedo gi kute maricho manyalo ketho alot ma opidho e puothe.

Weche man gi nengo ka en ni magi gin ute mag ma jopiny nyalo yudo e konyruok no ma jopiny nyalo dhie mondo giyud chenro moko mag sirikal kaka kawo kipande, kaka weche mag KRA kaka weche mago ma sirikal miyo jopiny. Ma we ma chenro mano chak gi keno mane oseweyo tich miluongo ni migosi Uhuru Kenyatta kendo ma nochak mondo okel chenro kata weche mag sirikal machiegni kod jopiny mondo mi jopiny oyud kaka sirikal nyalo konyogi e yo mayot mondo weche odhi makare.

Ma en tedo chai kendo chai kida tede to mokwongo ikawo sufri a maler tikete mach tiole pii, inyalo pimo pii kaluwore gi kwan mar jogo mida tedo ne gi chai kati nyalo pimo pii kaluwore gi kiwango mar chak ma in go. Koro kiseketo pii tichwako pigno kochiegni yienyo kosebedo maliet nimedo chak. Kisemedo chak timedo majan kasto ichwake koyienyo koseyienyo to inyalo medo sukari ka idwaro ka in jalo matiyo gi sukari, bang'e tiweye ochwakore matin. Kosechwakore matin to inyalo gole iole e thamos kata iole e okombe kasto inyalo miye jii mondo omadhe.

Ei chiemo ni aneno ka wan gi tong', tong' no moboki kasto wan gi nyanya to wan gi karot to wan gi cucumber kasto bang'e wan gi abakado. To mokwongo kida loso chiemo ni ikawo tong' ma iseluoko maler to ikete pii kasto ikete kendo ichwako tong' gi kuom dakika madirom apar gabich. Bang'e to tong'no koro osechiek igole to ikete kumoro kondo mi okwe .Bang' kosekwe to i ipoke maber kisepoke maber to ing'ade kaka idwaro kata kihero ning'ade half ing'ade e diere nadiriyo to ing'ade kakidwaro bang'e to ikawo nyanya to gi karot to gi cucumber to gi abakado to ing'ago gi eyoo maber manyalo kelo ndhadhu kata manyalo lombo wang' kaka wanene picha no.

Ma en waru kendo waru en gino man gi nengo ne jodak mag aluorawa nikech waru itiyogo kuom loso kit chiemo kata chiemo man gi ndhadhu mopogore opogore. Mokuongo waru inyalo kawe to itede ateda kaka inyalo tedo rabuon, kendo bang' kisetede kaka itedo rabuon to inyalo yoke maber ma ochal gino machalo kuon. Mae to en chiemo mamit ahinya kasto bang'e mar ariyo, waru inyalo kawe to iyiedhe maber to ipoge matindo tindo kasto ilute e mo kendo mae en kit chiem, ma thoth joma tindo ohero kendo en chiemo malombo wang'. Bang'e waru en chiemb nyithindo kendo nyithindo mago mapod a ma dewach ni yot kendo mapod dongo inyalo mi waru nikech waru nigi madini kata nigi gigo manyalo konyo ngimagi, kendo manyalo miyo gidong ka gingi teko kendo ka gidong ka gin jogo motegno.

Chiemo ni en chiemo mamit ahinya kendo en chiemo minyalo cham saa asaya. Inyalo chame gokinyi ka ichiewo nikech mar oyot kendo en chiemo ma nyalo njakore mapiyo piyo, kata lunch time be inyalo chame nikech kichame e seche ma godiochieng' to ibro bedo gi teko kendo ibo bedo gi nguvu nikech obudho e del ahinya kendo en gi madini mabeyo manyalo konyo ngima dhano .Kata otieno bende inyao chame kaka chemo mogik kapok idhi nindo .Ominyo chiemo ni en chiemo minyal cham saa asaya kendo en chiemo makonyo del kendo magero del eyoo mamalo ahinya.

Kae aneno ka wan gi gweno mano ma obedo mochiel kendo molut e mo kasto aneno ka oriwe gi gigo ma dho ngere luongo ni salad, koro mokuongo inyalo kawo gwenoni iloso gwenoni ikawo gweno maber maiseyang'o maber miluoko maber to iluto e mo ka iselute e mo to iweyo ochiek kuom dakika moko matin molokre molokre ma marabuor koselokore marabuor to ikawe to igole ikete thenge mondo mi okwe kasto iloso gik ma iluongo ni vegetable salad ma aneno ka mawan gi pis kendowan gi karot kasto wan gi avokado koro inyalo loso pis gi karot gi mokuongo mitedgi maber. Ka isetedo gi maber miriwogi maber to ibiro ng'ado avokado mari kendo ibiro ng'ado cucamba kod alote mantiere kae kiseng'ado to iriwogi kanyaklla kendo iketogi eyo manyalo lombo wang' kendo manyalo medo miluma mar chiemo mar ng'ato.

Weche man gi nengo ka gin kaka rabolo mano rabolo mochiek kata sweet bananas kasto wan gi olemo no mar apple kasto bang'e wan gi olemo no mar oranges kasto kendo kang'iyo e self mamalo kata ewiye malo kanyo waweneno ka wan gi makatni mopogore opogore kasto wan gig gige math machalo kaka yogat, juis to gi ice ice cream, kasto bang'e kanyo wan go tong' tong' no ma manumu kendo tong' no minyalo kawu madhi tedgo madhi ted e ot. Magi e gik man gi nengo maneno ka.

Ma en chenro mar ng'iewo chiemo e yor mbui kendo kiseng'iewo chiemo e yor mbui to nitiere jogo ma tijni gin tij kelo ni chiemo ma inyiewo e yor mbui ,kendo gikelo ni go nyaka kuma idake, kata e kuma inyalo yudie. Chenro ni jomo tho joma ero tiyo kode kata joma tiyo kode mang'eny gin jogo modak e bombe madongo kendo gin jogo ma gionge gi gi thuolo kata jogo gionge gi saa maloso chiemo kendgi giwegi mondo mi gicham. Koro githoro tiyo gi chenro ni mar nyiewo chiemo e mbui kendo ikelo ne gi nyaka kuma gidakie kendo inyal kelnegi bende offices ofise mag gi magitiye tije gi. Mae en cheno maber kendo en chenro no ma konyo saa kata konyo ji rito saa kagitiyo tijegi maber kendo ok giketh seche kapod giloso gino made gicham kendo madimigi teko mondo gidhi mbele gitije gi.

Gimatimore kaa en tuo mar oboke kata two mar gigo ma oket e lowo to gima nyalo miyo mae timore en futo mar kor luasi makoro sani olokore marach ma kuonde moko inyalo yudo ka piny otuo matek ahinya kendo gik manie lowo ok tim maber kendo ok ginyal yudo pi maber madikonygi mondo gibed mangima omiyo tuo machal kama kata oro machal kama miyo gik ma oket e lowo ok tim maber kendo jamni ma be otegemea kata ogeno kuom gigo mondo gicham mondo omigi teko be yudo tich matek ka onge onge lum ma digicham kata onge obok madigi madigi cham omiyo mae en futo mar kor luasi kendo futu mar kor luasini koro ketho obok mang'eny kendo obok tuo kendo lum bende two.

Gima timore ka en ohala mar uso kothe mopogore opogore anyalo neno kothe maiuso, anyalo neno mchele anyalo neno oganda mago mantie ekido mopogore opogore. Kendo anyalo neno njugu, ma en ohala ma ithoro tim gi joma mine kendo en ohala man gi nengo ahinya nimar ka ohalani onge to onge kaka joma mine dikonyre kendo onge kaka jogo mogeno kuom kothegi dikonyre, kuma digiyude kothegi onge omiyo mae en ohala man gi nengo kendo en ohala monego ojiw joma mine mondo otim eyo makare.

Tijni nikod nengo e aluora marwa nimar magi mbolea ma sirkal ema ochiwo kendo mbolea gi sirkal chiwogi enengono mogonyore. Mboleagi osebedo kony maduong' ne jopur kendo jopur sani yudo yuto kata nueng'o mang'ongo koa kuom tiyo gi mbolea ma sirkal okelo mabechgi ogonyore kendo kokalo kuom mboleagi waneno wanyalo neno kaka gigo ma waketo e puodho kata chambwa mawaketo e puodho yudo nyak kendo wabedo gi nyak mang'eny moloyo kopim gi ndalo mokalo ma mbolea ma nengone yotni ne ok obiro. Omiyo tijni en tich manigi nengo nimar okonyo jopur kendo omiyo jopur bedo gi nyak mang'eny moloyo ndalo machon.

Mae en tich mar uso kata miyo ji chiemb gwen kata miyo ji chiemb jamni. Mae en tich manigi nengo ahinya kendo ma en tich makonyo jogo majo pur ma opidho jamni kendo ma opidho gigo machalo kaka gwen dhok koda mamoko. Duka machalo kama kaonge e kor gwen to kaka dipidh jamni kata dimi gigeni mipidho e pacho chiemo nyalo bedo matek kendo ngimagi nyalo bedo marach omiyo ma tich manigi nengo kendo ma en gino ma maber kabedo e aluora kendo mondo mi mokony jogo majopur jamni kendo jogo manigi weche mag gwen weche mag dhok kendo weche mag kata rombe . Omiyo en tich manigi nengo ahinya.

Kaa wan kod oduma, kasto wan gi njugu, kasto anyalo neno ka wan gi mchele, kasto wan gi oganda e kido mopogore opogore. Wan gi ogando no makwar kata ma roskoko kasto aneno ka wan gi ogando ma yellow bang'e kendo wan gi oganda no mabende marateng'. Kasto wan gi kodhino mar pojo kata green grams. Magi gin kothe ma ji tiyogo kendo maji konyorego ekit ngima gi.

Ng'eyo ma idwaro e tijni ni nyaka to ibed ni ing'eyo kaka inyalo loso wecheni e mbui kendo nyaka bedni ing'eyo kaka weche mag mbui timore kuma ka onyisi ni itim gimoro to ing'eyo kuma inyalo diyo. Kendo inyalo loso wecheni maber maonge ng'ikruok ah kendo ing'eyo chenro ka chenro monego bed ni idhiye. Okang' ka okang' monego bed ni ikawo mondo mi iyud gino mane idwaro e tijni. Gige tich madwarore bende en kaka gima okuongo ni nyaka ibed gi gino miluongo ni kompiuta, kendo kompiuta mari nyaka bed gi mbui kata yo ma oyudo godo luasi maber kata mbui maber maonge ng'ikruok manyalo miyo weche mag mbui odhi kare. Kendo odhi maber mondo mi tich ma itimoni odhi eyo makare.

Ne ok en gima yot kendo okang'no ne obedo kod ng'ikruok e saa ka saa nimar mbui kata weche mag mbui e piny mar Kenya, seche moko thoro bedo gi chandruoge mang'eny, kata bedo gi ng'ikruok mang'eny kaluwore gi dongruok ma ok osebedo ma malo ahinya e aluora mara. Kendo kaluwore ni yudo yamo maber mar mbui ok yot. Omiyo ndikruok kata okang' mar tiyo gi mbui ka wamanyo godo weche mag eHealth kata sistembe moko mag thieth eyorego mag mbui seche moko bedo matek kendo bedo gi ng'ikruok nimar onge kata yudo gigo kaka kompiuta kod mbui bedo matek e aluora mara.

Magi gin weche mag puonjruok kendo puonjruok mar kaka wanyalo tiyo gi mbui mondo mi wechewa mag ohala kata weche wa mag nueng'o odhi maber kendo kaka mbui nyalo konyowa mondo mi wati gi mbui kwa wauso kata ka watimo ohelniwa kokalo e yor mbui. Kendo ma puonj mane dhi timore e boma mar Diani kochakore tarik ariyo nyaka tarik abich mano mane en dwe mar ang'wen higa alufu ariyo gi piero ariyo gadek. Kendo puonj abilagi ne sirikal okelo ni mondo mi watem chopo kata watem hawo lek mane sirikal nigo, mano ma iluongo ni Vision 2030. Mano mondo mi oganda ma jo Kenya obed gi ng'eyo malong'o kendo obed gi dongruok eweche mag mbui kendo mbui obed gino manyalo konyo oganda mag jo Kenya kendo manyalo miyo ngima odhi omed obed gi dongruok.